Nĩguo njĩke ũndũ uyu batie gũkorwo na mũgunda, ngorwo njagũrĩte mũthenya kana ihĩnda rĩa kũrĩma uu mũgũnda ũyu ũrĩmĩtwo nĩ itinga after kũrĩmwo nĩ itinga, gũgoka itinga rĩngi rĩkatinangĩa magĩkĩa maũ nĩguo matige gũtĩika marĩ manene, nĩguo ũkĩhanda ũkahota kũhanda.

Gũkũ nĩ kũndũ werũ-inĩ, ũkĩrora tĩri gũtihana ta kwĩrĩga kura, nogĩcũthĩrĩria matu gũtihana dalili ya kũra , no mĩmera ĩrĩa ĩkuo nĩ mĩnini mũno na nĩĩrahanĩrĩrie kumana na mũmera ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ. Kũhana ta gũtaikaragwo .

Nĩguo wĩke ũndũ uyu ubatie gũkorwo na maratathi na tĩrĩ maratathĩ nĩ ubatie gũkorwo ũmatarĩte nĩgũo ũmenye mũigana, nnĩguo ukahota gũĩKA ithabũ thuthainĩ. Tĩrĩ naguo ũbatairie gũkorwo wĩ tĩrĩ mũhinyu, ũtari na indo ta mĩtĩ. Tĩrĩinĩ ũcio no wĩkĩre bataraitha ya kũhanda nĩguo kĩrĩa úkahanda thũthaini gĩgakũra na hinya.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi gĩa atumia. Kĩronekana gĩkĩenda gũtarĩria andũ, mogwati marĩa mangĩũka kumana na gũtema mĩtitũ ũguo, kana mogwati marĩa mangĩũka kumana na gũthũkia rĩera. Kĩronania wendo mũnene wa rĩera na marĩa matũrigicĩirie, na nĩ kĩrabudithania maũndũ mega .

Hena bata mũrĩmi mũnini kũamũkĩra ngombo cia mĩradi ya ũrĩmi nĩgetha ahote kũrĩma ũrĩmi ũrĩa wagĩrĩire, arĩme mũmera wega, cikũre na riri na ah nĩgũo ndakanathũmbũke akĩendia maciaro ma mĩmera ĩrĩa ararĩma.